E pichani aneno oduma kata bando. Bando ipidho koa e kodhino mar oduma ma ing'ieo kendo iloso puodho, ibeto, ipuro bang' kisepuro iketo manyiwa kendo ikunyo buche mandhem ndhem kendo ikete oduma ariyo kata adek, iumo buchego. Oduma koseromo doyo, idoyo kendo imedo ketone manyiwa moko madwarore. Bang' mano oduma twi to koseromo dweche ang'wen kata abich, oduma bet nosedongo kendo ni oseromo. Iridho oduma magi to imoyo. Ka oduma oseromo to isuso, inyalo susgi gi lwedo kata ka ging'eny ahinya to bende inyalo suso oduma meki koda masin mago mag suso oduma. Bang' mano imoyo oduma matwo maber kaeto igo yath e oduma magi to ikano e ogunia mar mondo omi thuth kata kute moko maketho oduma kik donje oduma meki.